O haha ndĩrona ta arĩ mũtino wa barabara wĩkĩkĩte. Na nĩ ndĩrona haha hena ngari yumĩte na thibitari ĩtũmagwo mũtino wa barabara wonekana. Nĩgetha ĩkue andũ arĩa momĩrĩte ĩmatware ginya thibitari, nĩgetha nĩguo makinya thibitari moywo nĩ ndagĩtarĩ, maambie gũthondekwo ihenya ihenya.

Haha nĩ ndĩrona hena cabaci, hena nyama na hena waru, tũkwambĩrĩria na cabaci, mũndũ ambaga agatherũkia agacamũkia tũmaĩ tũnini, kana ũkahiũhi, arabu ũgakanda ũgathondeka tũmĩbira, arabu ũgacoka ũkagaragaria, ũkaruga cabaci na maguta, ũgathiga waru, arabu ũgacithambia ũgaciikia maguta-inĩ, arabu nyama nĩ ũgathĩnja, arabu ũgacoka ũkamĩikia maguta-inĩ, arabu ũgatinangia nyanya na tũtũngũrũ, ũgatũiga.

Ingĩmũtarĩria atĩrĩrĩ, nĩtakũnengera mũndũ ng'ombe ciaku akũroragĩre, ta rĩngĩ we wĩ na maũndũ maingĩ ũreka no ũremwo gũcirora wega ũrĩa cibatiĩ, ũgetĩkia mũndũ ũngĩ, na ũkamũtigĩra ng'ombe ciaku akũrorere, ta mũndũ wa bamĩrĩ no ũmũtigĩre akũroragĩre, akũroragĩre wega, nĩciteithagia mũndũ, tondũ mũndũ nĩabenebitagia kuma na gwĩcio, ũkĩhĩtũkĩra iria, kana tũcaũ na gwĩka atĩ, kũgitĩra ũtonga, kũgitĩra ũtonga waku.

Ũria mũndũ angĩona dekondana amĩrĩhĩre, amĩrĩhĩre ya Dstv nĩ atĩrĩrĩ, ũkamba ũgacagũra muthemba wa dekondaĩrĩa urenda tondũ nĩ nyingi ũkauga we urendaĩna channels nginya cia ciana kana ĩrĩa ĩtarĩ arabu warĩkia ũguo, ũkagura dekonda na dish ya you arabu wagũra rĩ, ũgetha mũndũ agagũĩkĩrĩra, agagũĩkĩrĩra dekonda na dish yayo. Arabu ũgeka atĩ, ũka activate dekonda ĩyo nĩgetha ĩkĩrehe kĩrĩa channel.

Customer akinya hau metha-inĩ, ekũria kĩuria, orie nĩkĩ kandi-inĩ yake arona aruta, arĩha mbeca maita merĩ, na nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Erwo nĩ mũndũ ũcio wa metha-inĩ nĩ sorry mũno, kana no etĩkĩre kũmuonia rithiti yake, na kana no amuonie message yake ya bengi. Etĩkĩra amũĩre nĩ thengiũ, nĩ tondũ nĩamuonia, na rĩu rĩ nĩegũ, thaa ingĩ ũndũ ũcio nĩũhanĩkaga nĩũndũ wa network. Acoke amũĩre nĩagwĩkĩrĩra manager oke nĩgetha….

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũbatĩ kũmũtarĩria nĩatĩ, indo iria cirendekana, ũmwĩre gĩbandĩ gĩa bũrũri nĩ kĩrendekana, email ĩrĩa ahũthagĩra mũno na namba ya thimũ ĩrĩa ahũthagĩra, alafu acoke athiĩ itax portal a click hau alafu ekĩre pin ya registration.

Niĩ nĩ nyendete gũthĩnja na nĩ njũĩ gũthĩnja na kũhĩhia nyama. Gũthĩnja mbũri kana gũthĩnja ng'ombe. Niĩ gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ rĩrĩ, nĩ nyendete mũno ũndũ ũyũ nĩ tondũ wa rĩrĩ, o ũria ndĩrathĩnja noguo ndirathiĩ ngĩmenyaga ,ĩno nĩ nda, ĩno nĩ ngoro ũguo kũmenya kĩrĩa part cia ng'ombe kana cia mbũri ũria cikoragwo na kũhĩhia nyama, kũhĩhia nyama nĩ nyendete mũno tondũ andũ aingĩ mendete kũhĩhĩrio nyama, amu no ũbucti biacara no ũrutage wĩra ũcio wa gũthĩnja na kwendia nyama cia kũhĩhia wendagĩrie andu na nĩ maguraga na ugatongera hau ũkona ũboco waku wa.